Kadolta ajo ore ele naa, olchamba, olchamba ele sidai oleng otuuno olopeny, nepik empukai naji sukuma wiki. Na ore enasiai, ketii sinye inchot enkop ang'. Amu, kenyor enasiai nepiki ewoi netii ebata enkare. Metaa ketii enkare, pemelau naa enkare. Ore ai, na keyieu si nintobir olchamba, nitur, metaa ore ilo aiteru enkiremore, ketii olchamba lino tayari.

Ore ena, naa kadalta ajo emukunda natuuno olopeny enkitunkuu, enoshi obenek. Naa ore enasiai, enetipat oleng' temurua, amu kees imbaa akeyie supati. Ore enedukuya, ekemg'asa aisho olopeny emukunda esiai, amu kitau kuna kitunkuuni, nemir, netum iropiyiani akeyie naasie arashu naramatie ormarei lenye. Ore si ai, mitoki sinye alau, amu ore ena, ore kitunkuu, naa eh entoki sidai oleng nai na kenyor oleng tenepiki daiki, pookin nayieritai.

Ore tenewoi, ashu ore tenapisha, nadolta naa emukunda natipika arashu naterrerrena olopeny peun oloshi matundai oji pilipili hoho. Naa ore ele matundai oji nejia, na kesidai oleng amu, keeta ropiyaiani. Keeta ropiyaiani oleng teneeku naa esiai emirare. Enkinasata sii odaiki onkajijik. Na ore eninko teniisum oltung'ani enasiai, naa irik ake atua emukunda, niutaki vile neturi emukunda, amu keeta sinye olosek lenye, nipik irmutaroni oim enkare, nintalamilam, amu keeta enkiti spacing naifaa peyie epiki, basi niutaki taa nejia, neeku kenare nai nirik ele tung'ani atua emukunda, meshomo aduaki keon, amu kesidai kejo oshi lashumpa practical experience naa kesidai oleng.

Eh ore naji padol ajo kegira inkera imakisi arashu enkisuma enkerai ai adoyio naa kenarikino nai nee enkoitoi edukuya pee ayiaya ormwalimui lenye , nikitoni ayiolou ajo kainyioo enyamali ena kerai arashu kakwa oitoi kuna oshi taata kuna naasita ena kerai petadoitie imakisi enyenak. Naa kaliki naji ake ormwalimui teneeta ntokitin naasita enkerai nai nemenarikino etii sukuul ee neoshi arashu eutakini enkoitoi nanare naa kaliki ormwalimui sininye naata peyie kipuo asujaa pee elo naa enkerai ajing orkereri sidai le enkisuma.

Enetipat oleng peyie matejo nai ping'or oltung'ani emukunda enye, nitobir, nitong'uwong', metaa ore ninye tiabori kuna kujit, kidim inkishu enyanak ainosa, teleleki, nitoki aku ore si kuna aitubulu nadolta tenewoi, naa keeta isiaitin oleng napashipasha. Elelek ah kemiri, neeki olopeny olchamba biashara, netum iropiyiani naramatie enkang' enye arashu inkera enyanak enaake. Neeku enetipat oleng, peesi enabae, amu ekeret emurua.

Ore enaa enadolta tenapisha, naa kadolta ajo enkolong apa naasita iltung'anak esiai eunore orkeek. Na kadamu sinanu enkolong apa nataasa enasiai, amu enetipat oleng, towueiting nikimanya, amu ore irkeek, naa ai kishui ina. Amu ninche oisho yiok enkijape sidai, enkijape nemetii nai enyamali, pikitumoki naa ashomo naa aibriitha inakijape. Neeku enetipat oleng. Neeku ore ake peun olchani, nidolta ajo ore ele shani tanakata nishoki enkarna enye, metaa nai keji peuni irkeek opashipasha tewoi nebo, amu nakata sinche itobir inewoi netii.

Ore ena pisha, naa kitodolu ajo emukunda arashu olchamba loltung'ani ele. Na kesidai oleng enasiai temurua, amu keret iltung'anak pookin, ebaiki ninye olopeny ompaka ninye nai irkulie tung'anak ake otashare. Nitoki aku kadolta ajo ore si ena na ninye oshi eji greenhouse farming, nadolta ajo akesidai oleng inasiai amu, ekemitiki oleng intokiting matejo duo nai kulo keek owoshi inkaitubulu, meshomoita oloing'ang'e. Neeku esiai etipat oleng. Na ore enisum oltung'ani enasiai, na irik ake meshomo atua ilo shamba, niutaki eninkunayie siyie, niliki, nintaarriyian ninye, pelo sinye naa asujaa lelo kerrerrin, peyie elo enkop asupati tenchoto pookin enkiremore.

Ore ninye ara ormalimui, ore peyie elotu entoiwuoi aikilikwanu enkisuma enkerai enye, naa entoki emaana oleng, nentoki enchipai, amu kitodolu ajo ore ina toiwuoi naa keita ina kisuma ina kerai teguton oleng, arashu keita enaa entoki etipat oleng. Na ore pintukuj ina toiwuoi meshomo dukuya aibung'aki inakerai inakisuma, na iliki ake ajoki, keeta enkerai enye enkanyit, na kenyokita, neesita isiaitin pookin ormalimui, neenyit irmalimuni tenebo onkera naboitare, niliki si ajoki tenetii ibukui, ashu tenetii intokiting pookin enkisuma naayieu inakerai, naalo nai aigil aponiki inakerai egolon, nilo aliki ina toiwuoi peelo aing'uraki, terishata nanare, metaa ketumoki oleng inakerai ashomo atutukunya enkalamu enye.

Ore enasiai enturoto omukundani, nemesapuk oleng' tenkop ang'. Kake, etii ake inkuti rubat naasitai enasiai. Na ore tenapisha, nadolta ajo olopeny olchamba ogira asishore inkishu enyanak, atur olchamba lenye, nitaarriyian, nitaa tayari metaa ore pelo enkiremore aiteru, ketii pooki toki tenebo. Na kesidai oleng',ena amu enemaana oleng, amu mitoki nai oltung'ani ashu olopeny olchamba, aimaa garamani enturoto olchamba, eimu ninche iltung'anak kumok iloosak, ashu ninye nai iltarakitani tenaa sapuk emukunda oleng'. Neeku ore enasiai, na kesidai oleng nelo aitadoyio gharama olopeny olchamba, ashu nai intokiting nilo alaimaa igira aiteru enkiremore ino.

Ore entoki nadolta tenewoi, nentoki emaana oleng'. Amu adolta inkaitubulu temukunta, naaterrerrena olopeny nitaarriyian, ampaka neponu aaku endaa etipat. Na ore enasiai naa enetipat oleng', amu keretisho, keret emurua, neret ebaiki ninye olopeny ormukunda, ampaka ninye ewoi neloito amirie, mpaka lelo ootashare, amu kiidim aishoo esiai lelo ootashare mitau. Nemir ninye netum iropiyiani naramatie ormarei lenye, nisumie nkera enyanak. Neeku ore esiai omukundani nentoki emaana oleng' temurua, nentoki nanarikino nikipuo pookin aibung',nikipik egolon, nikipik enkarriyiano nagut, peyie elo aret iyiok pimikinyamalu ake tialo eropiyia epooki olong'.

Eh kanyor nanu enasiai, enasiai enkiremore. Amu, meeta ai toki nalang' esiai enkiremore. Ore adolita tenapisha, nadolta ajo enkaitubului ena, arashu ormatuntai oji ormalenke. Nakasidai ele matundai oleng, amu keretisho. Eeta ropiyaiani esaa emirare, nelelek enkiremore enye, arashu isiaitin nimaa peyie ebulu emukunda ino. Nitoki aku kesidai oleng duo nai aisul tonkera kutitik, amu kishori nkera kutitik nidong'okini, nendaa sidai oleng, idim inye nai oltung'ani ainasa esaa duo nai nitala ai oitoi ninyang'unye arashu nitumie inkulie daiki, niidim ainosa.

Ore entoki nadamu oleng' tenadol inkaitubulu naijo Kuna, sidain, naitobir olmanyara lang, naa enkijape arashu naai e ilmatunda lekindim ainoto o kulie tokitin kumok oleng' nekindim aimi naa enkoitoi ashu erubare teneitobiri olmanyara. Ore pee idol tenakata pee idol ele manyara naa aisidai oleng' amu etudung'oki iloopeny ilkeek eitookuo inkaitubulu enye neaku tenakata sidai entoki naijo Ina naa kenarikino ake pee kipuo pooki aibung'a peyie kintukuj aate, nikilepunye esiai e nkitobirata olmanyara.

Ee kaidim pi atolimu ajo kainyioo nagira aasa tenewuei aa tena pisha nikidolta tene wuei. Ore entoki edukuya nikidolta endaa, nkaitubulu natipika olopeny emukunta, neun , neponu aaku endaa sidai oleng. Adolta nabo aitubulu tene wueji naa enda toki naji tenkutuk olashumba butternuts. Naa ore nena tokitin naa kisidan amu kelelek eunoto enye , nitoki aaaku keeta sii taata ee biashara oleng. Tenimir oltungani nitum iropiyiani, nitum iropiyiani naji niasie isiatin makewon, iret olosho , niretie emurua nitii. Niaku ore esiai enkiremore ondaikin naijo kuna naa kesidai oleng , nikipuo ake pookin aibungakino , nikias pee kilepunyie eramatare ang enkiremore.

Ore nai tenaayiaya enkerai esukuul naloito nai matejo aiteru unifasiti, nemeyiolo enkoitoi arashu orkerrerri osuji, peyie elo aiput impala enyanak, na kautaa tonkoitoii akeyie nai oshi naimi. Ore enedukuya, nang'asa ajoki inakerai peyie ejing' entoki naji portal orkioma lenkisuma tolosho le Kenya. Ah ore pejing' inewueji, nelio atum enkoitoi nai naibala, ashu enkoitoi nasuji peyie elo aaku naa keshomo atumoki inasiai enkiputata onana pala.

Ore enaa enaitodolu enapisha tene, naa kitodolu ajo entoki naji nursery ena onkaitubulu naaje. Elelek aa enoshi aitubului naji Aloe Vera, arashu ai aitubului akeyei nanyikita ilo aramatiei. Ore eninko teniisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa irik atua olchamba, nipik enkiti kulukuoni matejo nai atua inkasukun naijo kunda nikidolta, nibukoki empeku ina aitubului niunito, nibukoki enkiti are, basi nimooki taduo aisho oramatiei le pooki olong', ompaka naa nebulu metabaiki enoshi kata naidurrieki, aaya atua emukunda peelo aaku enkaitubului sapuk, arashu natubulua.

Ore naji agira ainyiangisho nadol ajo atalaa ilolan laewa kat are, naa kashukokino ake ine wueji duo nainyiangunyie lelo olan te mboran , naliki ajoki atalaa kat are. Naliki sii naitodol ,tena tesimu naji atalaa naitodol naji lelo meseji pokira otushukutuo mpesa . Ore paa iropiyiani e cash aishoo duoo , naitodol taa receipt, aitoduaki ajoki arashu itudungutuo iropiyiani nemishiaa tookuna tokitin naewa. Asi ore taa tine nepuo siniche asuj ashu epuo aibirbir tenaa kesipa , naashukokini iropiyiani ainei.

Oore eitodolu eena pisha naa esiai eunore arashu enkiremore oo mukundani. Inkaitubulu kuuna naagira abulu teene wueji. Olchamba eele otuuno olepeny, neitaariyian, neitisidan, mbaka nebulu inkaitubulu nebaiki erishata naaji naidimi atimir, nenyae araki eitaasi aake naaji ae toki. Naa keyieu eng'eno sapuk wenkariyiano peyie itumoki ataasa eena siai keyieu nita duo naaji enkariyiano onkaitubulu, eng'eno naihusu imukundani, enaikunakini teneuni, kaa ramatare epiki, kebaa irkeek araki kebaa enkare naitooki enaake, niaku nena naaji eng'eno araki imbaa ananrikino niyiolou peyie itumoki ashomo dukuya teena siai enkiremore.

Enetipat pee iyas enabae, tenkaraki imbaa nai kumok akeyie. Ah ore enedukuya, enkaitubului ena naji nai tenkutuk olashumpa cucumber. Ore enaitubului, naa kitaasi intokiting kumok. Enyai enaa endaa, aitushulaki enaa mpuka. Nitokini aku ekemiri, netumi ropiyaiani niasie intokiting kumok oleng tialo eramatare ino arashu ormarei lino. Neeku enetipat oleng pekipuo nai aibung'aa esiai enkiremore, amu ekidupore tonkoitoii napaasha ashu tonkoitoii kumok oleng, nisulaki nai enkoitoi nai endaa, ote nkoitoi eropiyia, pekipuo atum naa intokiting nikiasishore enaake.

Ore nai toosipitalini sapukin arashu akeyie toosipitalini muj olosho le kenya , netipikaki nkoitoi naripieki arashu irbukui . Aa ore taa taata irbukui naa ena information oshi naitodolu ajo kanu ibayie sipitali, kanu kietuoki aipim , kainyioo apa kipimaki, neikunari nejia . Naa ore nai enkoitoi naripieki lelo bukui naa peepiki entoki naji files. Ore kulo files nepiki ewueji enye ana matejo duo nai shelves enye , aitobiraki, nepiki anaa olari . Ore irfaili lolari obo , nepiki tenebo. Ore irkulie nepiki sininche metaa kelelek entumoto, teneshukunyie naji orkitari arashu akeyie oltungani oba anaa oloewuo aingoru netum teleleki oleng.

Ee atadua pi, nena sekekwa, apa naokieki enaisho toonkolong'i kumok natulusoitie apa kibulu yiok. Ore nena sekekwa amu ekijo yiok tenkop ang' inkotin, naa ore ewoi netumieki naa eeate enkiti aitubulu, enkitu aitubulu nabulu, niu nena sekekwa arashu inkotin. Nepuo iltung'anak botorok matejo duo nai ntoiwuo tenkarriyiano nepuo adung'u, neponu aitobir, nisuj, neguatu iloiterio pookin otii atua, neeku orkiti bakuli arashu enkiti koti nai siidai naokieki enaisho arashu eokieki akeyie enkare. Neeku atadua nanu nena sekekwa, naa aisidain apa oleng amu meseki adanya, na kebik oleng' egirai aitumia.

Ore entumoto ekuna tokitin naji computer labs oo entumoto sii einternet naa kitelelek enkisuma onkera oleng , amu ore computer lab naa ewueji naji nindim anotie engeno naipirta kompitani pookin arashu mbae pookin oo nkompitani . Naa ore tenitum ina ngeno naa itumoki naa anoto pooki toki toloingange naipirta enkisuma. Ore ina nitelelek oleng enkisuma amu ketumoki enkerai anoto pooki toki nayieu arashu pooki maswali naji naidim aikilikwanu tenkoitoi oloingange.

Ore enapisha nadolita tene, naa kadolita olchani otii atua olchamba, otubulua ninye oleng neisho neiu irng'anayio. Naa enetipat enasiai oleng, amuu, ore kulo ng'anayio naa kees intokiting kumok. Elo nenyai enaa endaa. Nitoki si aaku, ekemiri netumi iropiyiani, naasieki nkulie baa ialo eramatare eatua ormarei. Neeku enetipat oleng, pepoi aas imbaa nijo kuna, amu keretisho, nitoki aaku ekisho iltung'anak isiaitin. Nisho iltung'anak menotito iropiyiani. Nisho si iltung'anak eng'eno naipirta, enkiremore.

Ore ele ladolta tenewei, naa ormatuntai. Ore ele matundai jo kitau entimu. Arashu, oloshi toki oji ormaperai, arashu tenkutuk olashumpa grape. Ore eninko pinya ele, naa ing'asa alo emukunda, ning'oru olchani otii, arashu otoiwuo ninye, nintau niyau aituk, ore piidip aituko, nidung' tenkalem katitin are. Ore pidung' tenkalem katitin are, nintau nena peku natii atua amu menyai, niminang'aa, ninang'aki ashukoki emukunda. Ore enda nkae shoto pookin naibor, naa ninye enyai.

Ore nai ara olang'eni loonkera, naa ore pelotu enkerai eeta enyamali naijo ena, nalo nai nelotu alimu ajo eikonyaki, naa ore entoki edukuya nias pee iretu inakerai, na ing'asa adumu nirik sipitali, meshomoiki aipim, niberberruni ajo ee njere, etaase ebae naijo ina. Nishori nai irkeek oidim atasaru ninye, tenidimayu nai neeta ilo arruoni enyamali pookin ataa emoyian, nesaruni inakerai aisho irkeek oidim atasaru ninye pibooyo inyamalitin. Ore pidipayu ina, nirik enkerai nai arashu inkilikwan tenaa kelo neyiolo ilo tung'ani, arashu irik mpaka inewoi duo netaase ilo kuak torrono. Ore pe ishukunyenye tine, niliki irpolisi, basi nedumunye taa lelo aas esiai enye aing'oru ilo arruoni, ometipika nkaik neponunui aen.

Ore tenajo aing'or ena pisha, naa ijo kitau enkiti theatre room ena, naidimi nai ataa king'orieki intokiting' naijo nai imuvii, arashu nye nai netii ewoi nijo enebarnieki irpapit. Naa kanyor enabae amu, biashara ena naloito dukuya tenewueji. Na ore pooki kata biashara, esiai sidai nang'uarrayu, te pooking'ae amu kitijing'u naa impisai, nikiret iyie, orkulie ake likishepita. Neeku kasidai oleng', teneesi entoki naijo ena, amu ore intokiting' ore ibiasharani naijo ku a,megol oleng' enkiterunoto. Inkuti ropiyaiani ake, ninteru, nirrumoo alo dukuya. Neeku ebae sidai oleng' ena.

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore taa adolita, naa ormatuntai otii emukunda, na kekumok sii kulo matunda tele shani, nitodolu ajo elelek etapalayie olopeny kulo matunda, amu iterutua atum inkuti tokiting akeyie nainosinosa nedany, nelelek eshomoita ainyala. Neeku enkinyalata onkaitubulu ena, nemenarikino nai nikipalaa metabai ene.

Ore taa enaitodolu enapisha, naa kitodolu inkaitubulu natoito. Elelek ah enchan arashu etapong'o kuna aitubulu enkare, neeku enoshi naiterua olameyu ajo anyaanya. Emukunda si ena amu kadolta ajo aikumok oleng inkaitubulu nalio tene. Neeku elelek erishata olameyu, arashu enkare etalaita kuna aitubulu.

Ore kulo naa iltunganak otii matejo naji enkopis . Elelek a ile nkampuni naje kulo tunganak ,neasita ninche esiai arashu nishooki ninche entoki naji assignment eproject naje metaasa niaku ketii enoshi toki naji group discussion. Naa kisidai oleng teneton iltunganak tenebo , nibelekeny indamunot enye aishoro neutaro tesiai enye anaake . Neku kadolta ajo , neeta sii kulo tunganak imasaa nagira aitumia, adolta ilaptopi tine, netii sii akeyie imasaa nijo imbukui . Niaku elelek eesiai ena, elelek aa assignment ishooki kulo tunganak.

Ore entoki nadamu tenadol ena, arashu enasiai nataase tene, naa kadamu inkaitubulu nainosa ing'uesin, arashu matejo duo nai wadudu, nenya nitanyamal akeyie nepik emoyian. Ore pidol enaitubului, ninyale pi katukul. Etagolo nai pesarunoi ena. Neeku elotu indamunot enkinyalata onkaitubulu, tenepalari nai metaa metiiki arashu metaanikini aramat tesidanao.

ore tena pisha nadolita tene naa kadolita nkaitubulu arashu irnganyio otuunoki te mukunta nebulu aitobiraki amu kelioo ajo etipika olopeny enkingurat nagut enetipat ena bae amu ore kuna aitubulu arashu ore esiai enkiremore naa kisidai oleng amu ekincho iyie edaa ashu ore esiiai enkiremore esidai oleng amu ekiret iyie olopeny nikincho edaa, nikincho iropiyiani enkata nimir. nitoki aaku ore sii kuna aitubulu ebulu nisho olmanyara ametaa kiata enkkijiape ashu enkisus naropil. neeku ene tipat oleng.

ore isitin pookin yiaaji naa keyiu ake pookinneetae enkare. amu ore enkare naa enkishui. ore eukunoto enkare, esanasana naa kenyor iltunganak kumok aatipik ina are iljiriketi.aa ore ene dukuya ore oljiriket. naa kegol. neibok inaare ashu neshum inare teseriani, nemetii ae bae naidim atijinga toronok. notoki aaku ore sii enkinyiangunoto oljiriken naa kelelek oleng. ninye oshui lololek oleng tee kuna masaanaokunyieki enkare. ore sii oljiriken naa meya ewueji sapuk oleng te nkaji te naa aare iyata nintaked nemeitoki aaya ewuei sapuk ooleng.

ore ngolikinot arashu inyamalitin naaidim naaji iltunganak liatu nkishu aanotore, egira naa ninche aanyamaliki irkiliku. kulo lebiotisho eimu naa isimui enye. naa kekumok oleng. ore ene dukuya naa kelo naaji nelau network amu kenyor ketii ninche iweujitin torok oleng. nemetii naai network nitoki sii aaku metii nene wuejitin netii isitimani aashu naji ositima. kelelek naaji epuo aalau enkima nepo isimui enye aku naaji mishiu, nepuo anyamalu egira naaji aingoru leleo kiliku le biotisho.

ore mbaa, arashu inyamalitin naai nanu naimayie, too nena sipitalimni kutitik agira aingoru nanu ebaare. naa enyamali naijo enoorkeek amu kesaj oleng aaa ore nena sipitalini kutitik, kuna natii nkaulele nemeeta irkeek duoo naaji obaki ebaare ooltunganak. nitoki aaku ore kuna sipitalini natii ildakitarini looltunganak kulo duoo sapukin naaji oidim aibiribira emoyian oo ltunganak naa ae nyamali sapuk ina nagira nena sipitalini sapukin aaimaa oleng. ore enikoni naai pee esaruni. naa pee elikini naai sipitali ekaunti, arashu kitok pee enyikaki nena sipitalini neyau irkitarini pee epuonu naa sii ninche iltungan leina murua adupore ebaare eimu ninche.

ore ebae ashu entoki nalotu idamunot aainei, tenelo pee adol enanaa orkitari adoolta. tene wueji neboirtare ele kitari oltamoyiai. naa ore anaa enaitodolu kuna mashini ninatii ene wueji arashu naibungita ele kitari. keti ele tamaoyiai ewueji torono. tebiotisho enye. neeku nadoolta sii tidie wuei tekurum ee enkae tasat akeyie naa naloito naa aretoki ele kitari esiai, pee epuo naa ninche ainguraa enaa keshukoki ele tungani biotisho enye. neeku nena tokitin naapuonu damunot tene wueji sipitali ena natii naa oldakitari aa anyamaliki oltamiyiai oleng omouoi olng.

ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tena pisha. ore adooolta naa enkaitubului ena natiii ene. ore ena aitubului, naa kitodolu ajo etakedo inguesi kuna kutitik oleng neijo irngenche. neeku ninche lelo oitayituo irekiei lenye teine. naa ninche sii kulo oinosita ena aitubului. elelek aa ore pee eitokini aapaliki oleng. nelelek naaji epuo aitanyamal epuo aamitiki ninye ebulu tesiano arashu nepuo aitanyamal naa ebulunoto enena aitubulu.

ore idaiki naanyori temurua natii nanu arashu terubata natii nanu ormaasae. naa kenyorri oleng nkirik oo nkishu, nenyorri sii kule. amu ninche apake naa iyiook kibulu, kibulaki naa kinosita. nenyorri oleng amu ore kuna daikin nemeeta ninche toki naaji natoponayioki anaa inoshi chemicals naapiki kun artificial foods neeku. enyorri oshi oleng nkirik tenebo okule. naa kitobiri kuna le etii nkulie naashumi neeku. neeku ina duoo naji edaa ormaasae naipirta orkuaak lenye tiapa ompak di ninye tenakata.